Cherutik chkirakas akobo basit nii kokikobunchi komonut en emenyon, keret netai kokikonyumyum boishet koityi bik boishonik en kasarta nenyumyum ako kikokochi bik konyorchigee boishonik ak makatyat ab kila betut, en kiprutoinik kobendii komie akoi elekopendii ichket ak koityi tilyonutik kwa kokomuti basit niton akoi korikwak. En yuton koraa kokikotoret bik konyorchi gee anan koityi boishonik en oret neyumyum komoniten koimutik alak tukul chebune en oret. Kikotoret bik kobaibait bik en tyenuoki chendechin bik en orit en basit niton koyoe bik koboiboekitun ak koityi boishonik kwak en nyumyumindo nemii barak.

En ireu Akere Chebioset Netebotos ak akere Lakwet nemiten taban yun ak akere koikab maa ak akere mpiret nekoteben chebiosani en yuton kokalach chebiosani ngoriet nelel parak ak kotiech silipas en yu kora akere ale miten chekyome chemiten koikab maa akomiten chepungut ak muket nekikeren chepungut en yu kosoroku chebiosanito chekyome akonyone lakwet en taban komosin en yu kora akere ale miten komie en ng'alekab itondab emet komiten konyalil olan tugul akere ale miten kiraishiek chemi taban komosi ak komosi en yuton yumiten chebiosanito.

Abwati aendi ayoe boisioni ko kyoite ane ale boisioni ko boisiet ne nyumnyum koras kosir alak che chang, ko kinaitite akere chumoinik che kikonobi koba barak ak keweku kokeripis anan kokeker barak iru iker barak, ko boisioni komoche piik che letotin borwek, ako che kimen mising, ako boisioniton kotoreti en oratinwek che terter, toreti kowususi borta akoyai piik komanyorchikei mionwogik che bo kasari che reu borwek che kibure buch ko makyae boisioniton, ko en niton ko kikotoret piik koistechi mionwogik che terter ak cheter, toreti piik kora konyorchikei boisionik ak konyorchikei chepkondok che toretenkei en atkai tugul, en tukuk che tesetai en emenyo.

Kirutik chekiroger eng yero ko tukuchu ko chesanen lakok yan kakong'etio eng boisienywa. Ako bendi koba kochesanen yuto en atkai tugul yon miten ak buch ya mayae boisiet age tukul. Ko en yuton ,ko iboiboitei lakok en ine ko choton che chomei mchesoniton koboibonjin ngaba yuton en atkai tugul. Aku eng yuton kokochi koboiboiji lakok boisionito akurubu koweksei gaa ko boiboi. En yuton kora kokochin kosich borta anan konyoru ng'omnatet akobo tukuk che kikechop kouni, che kioen kebirtoen borta anan kioen michezo nitoni nebo korotwechuton che kirote tairisiek akitwoljin akereku ilonye barak kora.

Eng' kokwet nyun kiyoe boisionik che terter. Miten biik cheineten lagok kwak ole kioitoi boisiet kou kegei moek ak ole kikowong'ndoi en atkai tugul. Kiit age ne kiyoe, ko kinetei logok oratunwek che terter che kiribtoi tuguk minutik eng' imbaronik kyok. kiit age kebendi imbar ketemishei, keteme bandek anan ko beek chotok che toreti eng' kasarta ne korom rubet. Boisiet age ne kiyoe, keboe kiy age kiboe kou ngokenik, nego ak tuga chotok kotoreti kokimitu boisietab gaa. Eng' komasta age, kiyioe boisiet kou ole kikwong'ndoi, ole kichoptoi amitwogik chotok chebo kibgaa kou sageek ak chelwanda chotok kotoreti borwek kokimegitu.

Okere en ireyuu ole miten mureret nikalach ngoriet netinye ngweny kabisa en yuu komile bik ingorio niton amun ibuche ngueny ibuchote puiswet tukul onii ingoriet nelel torkoite lewendii kokokobiriri en boiywet inegen, en yuu koraa okere ole mi nenomchin iingorio niton ichutote mureraniton ako boiboenchi kabisa amun inendet nekekonye en ikorto nekyoe nebo kotunishet, baibai inendet o ibote mauwat en eut noton neiboru kole lelesta nebo kotunisho niton, en ikoriton komile biik karit netui ako chekomongu en orit kokailach ingoriet nelel kokailach inko nemoi kotui, en yutok koraa komile bik motoku keliek kotui kelyek motoku kelyek motoku kwosyek chekatyech motoku kole wany kalach nee.

En yeru, kiit ne tesei tai eng yeru koboar kole eru ole kikonoren chepkondok. Yuton, ko ole konoren anan icherunen chepkondok che kakindeun ko kabunu kadit noto nebo komositon yo kikonoren chepkondok. Eng yiruton kora ko kii ne tesetai koboru kole miten boisionik cheterter che tesetai eng orituto, mi boisie ne kinetei ole kicherundo ak ole kikonortoi chepkondok eng kasarta netya en atkai tukul. Boisioniton ko kikokochi biik konyorjigei boisionik akonyorjigei chepkondok che toretengei en atakai tukul en olimbo gaa. Toku kora kole ireku kin netesetai en yu kikotestai ketekso ketech korik che kororon ako miten komie ng'alekab kayoktoetab kimnatetab maat en yuto amun miten komie kii age tukul.

obwotii ole en ireyuu komiten boishet neu konetishet anan ko somanet netesetai amun okere kitabushe chemi meset, ak okere ole miten koraa kitabut netilil nebo komuktoindet en yutok koraa koboruu kole tesentai biik somanet en oratinwek cheterter , en yuu koraa komiten tukuk ab muswoknotet ab kasari chemiten kit nelel, en yuu kiit neobwote kotoku kele miten komie netoboten ngejeraniton ako miten kosomoni komomite koimutik alak tuku chepunee ako yutok konomegee kosoman komie ngamun miten ole kekonore tukuk tukul en ngweny yutok, en yuu koraa obwotii ole ingen okobo komuktoindet niton nemii yuu ngamun miten kitabut netilil sikosoman ak kosoe en yutok yotesetai kosomoni anan konetishe en boishenyin netesen tai inendet.

Korokut nebo koroi ii kobaruh kole kii ko ne chezanen lagook chorani ak kotuptupii koroi Mii kiit nengichut kosiroksee tuguk chechang kou yemoktoo lakwet ake tugul anan kochoranak kiit neu busit ana ko ngokto anan ko kitabut en orit yuton ak kotuptupoksee kora yemach kotuptup lakwet kiitok eng koroiton kora kochame lagook ak koyai kobwat kole tos nee nechobee koroton kounii ko eng yuton kokojin konai ak kosij ngomnotet kobarjikee kokuyoo kole nee nee netesetai eng koroiton siroksee ngalek ak kostoo Kee sirutijoton chekasirak

En ireu koachame kitapuni miten sirutik che kagisir kele kit nekitesetai en boriet. En yuton ii achame ngamun aroru agobo kit nekiu borionotok nekibo keny ago kitesenda ne amune sigopit borionotok. En yu agoitosi tuguk che chang kole yamege komiten kalyet emet. Ngamun en borionito koaroru kole kigibar biik chetyan ago kigi kigiputabut tuguk che chang che kitagonu tesetab ta nebo emet. Ago miten kora en yu kitabut ne, nekagisir sirutik che aroru agobo chepkondok, olegiripta ak ole kiyaito ak ole, ole kipaisioitoi chepkondok en atkai tugul. En yuton koaroru kit neu chepkondok yon kakyai komie ak yon keboisien en oret nenyalu, ko kararan inisoman kitabusiechuton.

kit netesetai en yuu kopandap oret nebo neranik choton komokinoe kele mokin gee nee, wirtote alak koik kowirjinote biik chuton kokonu komomiten kalien emenyon mieten irewon nebirote pichainik choton kopoto nerani chutok kotwolote en oret, pendii pandap oret koboru kole miten kii nemanam gee ak icheket, en yutok komiten nekarat gee korat konyek ngamun miten iyet nebo pilipilik chewirto asikarik kochoton kochute konyek kongwonekitu konyek koyoe koriryo konyek ko en ko en yutok kotoku kele mite ole ngoi sobonuek ab neranik chutok chupendii oret komokikuitos kele mokin gee nee en sirkalit orit noton koboru kole miten kii nemoche neranik chutok chubo pandap oret.

Kit nenyone metinyun en ireu, inoker kii, ogeere OLE miten sirutik chekakisir en bokoyot nemi ireu. Kosirutichuton kokiborchin lakwet nekailach ingoroik ab sukul. Agere ale tindo ingoroik tugul chebo sugul akoi nekta, ako miten yuton konitendet neteben tebutichuton Chu miyu en bokoindoniton surutik Chu kakisir .Ako miten ireyu akine konetindet nekonomchi lakwaniton sikosomonyin kole tos nee siruti chuton kakisiir en route, kit nenyone metinyun abwoti kole miten konunotiot netok kikochin lakwani ngamun matot inyon keteben buch tebutik komomiten kit netorkokochin, akere ale boiboenyin bichuton kokoito tebutichuton, ako ingonyor lakwet kit nekomokchin gee.

En ireyu komoche ng'omnotet nemiten parak nekiwo sukul awakinet boisionito nepo konyoiset. En yu koyoche ingen ile yon kipimoni korotik chekakopa parak kepimondo ano, akinai oleking'ololchindo chito noto nemiani, en yu komoche karik choton chekipimonen chito netindo miando aketugul, akoyoche kokelach ngoroik choton cheboru kole inyee ii konyoindet ako nomeke inyoise en sipitalisiek tugul chemiten en emet en yu kora koyoche itinye ng'omnotet inai ile chito nemiani komokyingee nee en kasarta noto nemiani ako momoche chito newoken choton chemiandos moe konyoindet neng'om ako nesip konoe kole mokyingee nee noto nemiani en kasarato nekonyo anan nekowo kinyaa en sipitali.

Kit nenyone metinyun en yu abwati ale ireyu ko olekinyoisen amun akere ale miten kitanda akomiten chito nekoru en kitanda nekotuch keldo ake akopor keldo ake akokobur kou netindoo inendet kabwatutik checheng, akokere nenyoise en tapan yu kailach kit neleel nekait ngweny abronit neleel akomiten ireyu chebioset netindoo bakit akokaach ngoroik chetuen akokobur akinee kou neimatke chebiosanito noto akere ale arorchin konyoindonito kolenchin ireu kounee ako unee lakwenyun nekonyokoswe en sipitali yuton akere ale tindoo sipitali nito kitondok akotilil en ng'alekab sitisiek anan kitondochuto akomiten netit parak neboru kole wone tukuk chereu mianwokik cheterter ako akere ale yuto ko olekinyoisen .

Kit netesetai en yuu komiten chepyoset nekotopot ako kotopon ak lokok chik oeng, yoton ororchin ole kitepto amun okere ole tindo kitabu en neuyin ako miten impiret netindo nemiten tapanyuu lakwet nemii tapan yuu okere ole tindo ingo ketik en eunyin choton kiororchinen akopo ole kioito boisiet neterter en gaa, okere ole kit netesetai en yuu koraa komiten komie itondap emet amun okere ole nyalil emet yutok yuu karupgee ak bichutok, okere ole mii imbar pandek kekikemin chekokorut ako mii yun chekokosengeny miketik cheporus cheterter mii iplugam okere ole kit netesetai en yuu kotesetai boishonk chebo pandap tai, ngandan inei chepyosanitok kotyeche ngweny koide ngweny silipas chechiket toku kele miten konetishet nemii barak kabisa.

Okere olee ireyu ko sukul, ak komiten lokok chekalach ng'oroik choton chebo sukul ak komiten taai yuu konetindet nenywan neinete en sukul yuton okeree olee tindo kitabushek lokochuton ak ko somondos, en yuu kora okere olee miten nemiten taai yuu lokok choton oeng'u chetindo koimutik, chebo kobendat lakini miten tukuk chekikoyai kiplelachek choton chekikotoret koboishen en atkai tukul kobendaten, okere olee momiten lakwet aketukul neletu en ng'alekab somanet amun koseit kiit nemwoe konetindenywan, okere olee miten sirutik chekikesirchi en inaat yuun, kikesirchi sikosomoni en atkai tukul oloon tomoo konyo konetindenywan, akere miten chendoi eut barak toku kele miten tebutiet nemoche kowol anan komoe koteb icheket en ng'omnotenywan nekikosich en sukul yuton.

Boishoni kiyoe en kokwenyun kerutechin chito nemiten sipitali, tiengee kokomionii anan kotindo koimutiik chechigeet. Kebendii ibokeswei ak keibchi chekiome, ak keibchi ingoroik che ilooche ak bak keboiboiekitun tugul ye kakoba biik ak kokweet cheterter, tienge koboisiek ,bendi chepyosok ak neranik anan ko logook. Kochuton ko konun kobaibait chito nebokeswei en sibitali ak koyai komiet bortanyin en yu akere ale mitten lakwet nebokeswei en sipitali ako korutechin biik. Kouniton akine en kokwenyun kirutechin chito nekookosichi lakwet en sipitali ak keboiboenyin lakwanoton ngamun logook kobunu komuktaindet ak kiboiboinyin en etkai tugul en kokwenyun KO yuton yukiboiboenyun akine en ireu

En yu komoche ng'omnotet nemi parak ngamu inyoe chito noto nemiani komoche iwee sukul isomonchi ng'alekab konyoiset asinai olekirute chito yon amenee anan kikochin kerichek achon olon konyo olekinyoisen, ako en yu kora karik cheyoche itinye en yu koyoche itinye sindanusiek, kerichek cheyome, akomoche kora itinye oleburen chito nemiani en atkai tugul olon irute, ako moe kora tukuk chekiterengesimapaa korotik soiti olon kokerut chito en yu komoe ng'omnotet inai ile yon irute chito ko irute komosta ainon ako amunee asirutyi kerichek choton chekerut sikosto koimutik cherter akinyorchike boisiet nekemokyinike akinye en atkai tugul akobaibait chitugul kou olekimokto en atkai tugul.

En yuu konenyone metinyun en yu konyone kole inoni ko lakwet nekiten nekotokesiche ak komoche ribet nekim, moe ketuch amanam koristo tekenyin, akere olee riboot komnye lakwani ng'amun kokilokyi ing'oroik choton chebo koristo cheburkeen ak ketuch inendet metinyin, en yuton ii koboru kelee baibai lakwani amun moririre en atkai tukul, koyoche kora kerib lokok kouniton sikonyorchike mnyeidab bortanyin komnye simosich koimutik cheterter en bortanyin yoche kerib lokok kouniton en atkai tukul, yoon koristo anan oot ko yoon burkei soiti.